E picha ni aneno winyo. Gimabiro e pacha kanono tijni en ni dibedni kae en bungu kata nitiere japur moro mopidho winy koro ma achiel kuom winjgo mopidhogo. Kata dibedni winyoni odak e i bungu. Winyo loso ga ode e wi yien bang'e todak kono gi nyithinde. Okuongo onyuolo tong' bang'e tobrotoyogi mondo ogol nyithinde.

Eh aparo kinde mokwongo mane atimo tijni, ne adhi e app margi mar jo pamafarm fresh groceries to ayiero gigoeko madwaro nikech giuso gigoeko migolo e puodho. Bang'e kiseyiero gigo tioronegi, to kiyiero mokalo mar siling' eluf ariyo kadhi malo tikeloni nyaka kumiintiere. Bang' kanaseyiero gigo eko madwaro, ne ogochna to ginyisa mondo mi aornegi kuma antiere mondo mi ging'e mondo gikelna gigo. Bang'e to ne gikelona gigoeko manadwaro kagitiyo gi gachgi.

E picha ni, aneno japur moro manigi diel to onyiedho, e alworawa ka idwa nyiedho diel to itweyo tiendene ariyo machien, bang'e tikelo nyathine to kwong dhoth to kosedhoth to ibiro odhoth matin bang'e kosedhoth to ibiro gi pi mamor mor koda mo to itiyogodo e nyiedho.

Ei picha ni aneno jal moro mantiere koda diel, dibedni jalni en japur topidho jamni. Jamni gin kaka dhok, diek, rombe koda mamoko. To japur ni onyiedho diel , e aluorawa kidwa nyiedho diel ti twe tiende ne machien bang'e to ikelo nyathine to dhoth matin .Bang'e kosedhoth to ibro biro koda njagi, pii ma mor mor koda moo, .Bang'e to ibro luoko thund diel mondi, kiseluoko tikawo mo tiwore lweti titiyo godo e nyiedho. Inyiedho cha chak minyiedho go iketo gi e i njagi. Chak no inyalo madhe kata ka dipo ni in diek mang'eny magoko chak mang'eny tinyalo ter kata e puodho mondo mi ousi.

E i pichani aneno japur manyiedho. En kod dhiang' magolo chak, mong'ere gi dho ngere kaka dairy cow. Dhiang'ni en ogolo mana chak togolo chak mang'eny. E alworawa, tijni tich mar nyiedho en ni oselokore bang' kinde, nimar sani jopur nikoda masin mitiyogodo e nyiedho. An gi pacha aneno ni en gimaber moloyo nimar otimo piyo kendo japur timo gikmoko piyo to kendo ok oyud chandruok moro amora seche monyiedho kotiyo koda masinno. To kendo ok omi japur tich matek, nimar onyalo keto aketa masinno tonyiedho to en orito mana chak.

E pichani, aneno dhiang' to entiere kama nitiere gi lumbe mang'eny. Gimabiro e pacha kanono tijni en niya, nitiere japur matiyo pith mar jamni to japurni en kod dhok mamiye chak to opidhogi kamanitiere lumbe mang'eny mondo omi jamni oyud chiemo maginyalo chamo. To kendo dibed ni japurni en gi dhok mang'eny kendo en gi lo maduong' mokwaye, koro en gi tich mayot nimar onyalo twe atweya jamni kanyo to jamni chiemo bang'e tobiro gologi seche magodhiambo toterogi e ikul kuma gibiro ninde. To kapok otergi kuro timiyogi pi gimodho bang'e titerogi e kul tiloronegi. Ka ochopo seche ma okinyi, tochako ogonyogi kendo todok otweyogi kanyo mondo omi gichiem.

E picha ni aneno dhok machamo lum. Gimomiyo tijni nikod nengo e alworawa en niya, dhoggi bang' kagisedongo, gimiyo japur chak to chaggo itero e chiro kata onyalo madhogi gi anyuonde. To kadipo ni otero chak e chiro, to japur dhiyudo omenda monyalo konyorego gi joode. Onyalo terogo nyithindo e skul kata kadipo ni en gi chandruok moro amora to onyalo konyorego. To kadiponi nitiere jal mauso chiemb dhiang' jalno be dhitudo omenda nimar japur nyaka bi nyiew kuome chiemo mondo omi oter ne dhok mage mondo embe mondo omi ogerre gi jauso no.

Eeh kaka japur, anyalo ytudo hola mayot kowuok e bengi to gima aparo ni piny owacho onego tim mondo okony jopur mondo omi odongre ohendnigi en niya, onego bedni gikelo ne jopur manyiwa mondo omi giket e puodho mondo cham oti maber to kendo giyud yuto manimalo. Mae biro miyo jopur oyud yuto maduong' kendo kagitero cham e puodho to ginyalo yudo omenda mang'eny to mae brokonyo piny mar Kenya.

Ka ng'ato owito ngimane to ing'iso anyuola mare kaachiel gi jodongo. Jogweng' riwore kanyakla mondo gilos chenro mag liel. Anyuola kindego ok tim tije kata romo mag jogweng'. Bang'e to iloso ringre mar jal mowito ngimaneno. Ne gitiyo kod maka gi kuoyo moole pi moromo to ipedho it rabolo, bang'e to iketo ringruok, koro inyalo ume kanyo. Koselos chenro tee mag liel to iike e i dalane. Jodongo ne lemo to ne gichiwo gweth seche mag ik.